Mĩthemba ya maguta ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩhũthĩrwo kaingĩ nĩ mĩthemba ĩrĩ, mũthemba wa mbere nĩ mũthemba wa maguta ma ndũma, mũthemba wa kerĩ nĩ mũthemba wa maguta ma salad kana maguta ma maaĩ. Mĩthemba ĩrĩa yagĩriirwo kũhũthĩrwo kaingĩ kana ĩrĩa yagĩrĩire kũhũthĩrwo nyũmba-inĩ nĩguo mũtũrĩre ũkorwo ũkĩagĩrĩra nĩ maguta ma salad kana maguta marĩa metagwo maguta ma maaĩ. Maguta maya matikoragwo na cholestrol, tondũ cholestrol nĩkĩndũ kĩrĩa kĩambere kĩngĩkorwo kĩrĩmaguta-inĩ kĩrĩa kĩngĩtũma mũndũ akorwo ena ndwari nyingĩ.